Ingĩmũruta na kũmwĩra ake kiugũ kana kiugũ kĩa mbũri, kĩrĩa kĩ igũrũ kana kĩrĩa gĩgũtũma hĩndĩ ĩrĩa mbũri ya mĩa, ĩkamĩa mbimbi icio cikagũa na kũu thĩ, nĩgetha itikarahĩrwo ta rĩngĩ nĩ gĩcoro hĩndĩ ĩrĩa cia thuguma, ũguo na nginya na mahuti, cikorwo na mahuti me mwanya handũ harĩa cirarĩra mwanya mwanya, nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa mbũri irarĩa, citigakorwo na thĩna mũno, na ngacihe mahuti mega kana mahuti momũ wega marĩa mena riri, ngacoka ngacihe maĩ, ngakorwo he handũ harĩa njigĩte ha maĩ, ngakorwo nĩ ndĩracitheca ndawa kana nĩ ndĩrarora ũgima wacio wa mwĩrĩ wega, na nĩ getha cigaciarana na ngona bainda hĩndĩ ĩrĩa ndakorwo na rũru rũnene, tondũ mũndũ no akorwo na mbũri nyingĩ, no ambĩtie na rũru rwa mburi ta inya, tondũ ndĩrona mũndũ ũyũ no okorwo arĩ na rũru rwa ta rĩngĩ mbũri inya akĩanjia, no rĩu ena mbũri makĩria ma gĩbaũ.

Ũrĩmi wa kĩndũire nĩ wagĩrĩire matukũ-inĩ maya, tondũ ũrĩmi wa ũndũire ndũhũthagira ndawa na gũtikoragwo ndawa iria kana kemiko iria citũmĩragwo ta rĩngĩ nĩ getha mĩmera ĩgĩe kana ĩmere kana ĩgĩe na riri makĩria. Ũguo ũgakora okorwo nĩ ndwari iria ciumagĩra nĩ ũndũ wa gũtũmĩra kemiko, rĩrĩa andũ marĩma na ũrĩmi wa kĩndũire, ndwari icio nĩ cikoragwo cikĩhukio kana nĩ ciagaga. Ũguo ũgakora nĩ yagĩrĩire mũno, tondũ rĩrĩa tarĩngĩ mũndũ ahanda mbembe, mbembe icio citũthũkagĩra mũndũ kana nyeni. Na mathĩna maria kana moritũ marĩa magũmagĩra ũrĩmi wa kĩndũire nĩ ta, kĩndũ kĩrĩa kĩahandwo ũkĩhũthĩra ũrĩmi wa kĩndũire nĩ gĩikaraga mũno kĩngĩgakũra ũkiringithania na ũrimi wa kĩrĩu ũrĩa ũhuthagĩra kemiko, nĩ getha cikũre na ihenya. Rĩu ũgakora taringĩ arĩmi nĩ mathiaga hathara mũno, rĩrĩa marĩma na ũndũire rĩrĩa matwara indo ciao thoko, tondũ makĩringithania ũrĩmi wa kiũndũire na wa kĩrĩu, nĩ ũgũkora hena hathara he mũrĩmi wa kĩũndũire.

Mawega marĩa maumanaga na wendia wa irio ciria cihetwo rĩtwa rĩna, nĩ atĩ ta hĩndĩ ĩrĩa mũndũ kana angĩthũkĩrwo nĩ kĩndũ kĩu agũra no ahote gũthiĩ na kĩndũ kĩrĩa agũrĩte na rĩtwa rĩu atware igoti-inĩ na no ahote nginya kũrĩhwo nĩ ũndũ kĩndũ kĩu angĩkorwo gitiratwarana na ũrĩa kĩandĩkĩtwo hau, ningĩ wega ũngĩ nĩ kuga kĩndũ kĩu tuge ta hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arenda kũgũra rĩngĩ no ahote kũririkana, na no ahote onakorwo nĩ gũtũmĩra thimũ yake amenye kũrĩa angĩkiona na to ũguo tu ona rĩrĩa tuge tarĩngĩ angĩenda kwĩrĩra mũndũ nĩgetha athiĩ agũre nĩ ũngĩkorwo wi ũhũthũ mũno kũmũtarĩria ũrĩa kĩndũ kĩu ũrĩa gĩtagwo, harĩa angĩkiona, na ningĩ kĩndũ kĩhetwo rĩtwa rĩna ũngĩigwa kĩndũ kĩu nĩ kiega, mũndũ ndahotaga kũriganĩrwo na ihenya meciria-inĩ make, ũguo rĩrĩa aragĩciri, kana ndariganagĩrwo na ihenya no gĩikare mũno meciria-inĩ make.

Thirikari nĩ ĩnyitĩte mbaru ũrĩmi gĩcigo-inĩ gĩakwa na gũtũrehera, kana gũtũĩkĩrĩra maĩ ma kũrĩma, ũrĩa maĩ nĩ magerete haitũ barabara, ũgakora o mũciĩ o mũciĩ, wĩna maĩ ma kũrĩma marĩa marĩhagio na mbei ĩtarĩ, kana na thogora mũbacĩrĩre, ũbacĩrĩire rĩu ũgakora okoro nĩ akoro nĩ andũ, gĩcigo-inĩ gitũ okoro nĩ mboga matihotaga kũgũra, okoro nĩ mbembe ĩkoragwo na nĩcikoragwo na riri mũno, tondũ nginya hĩndĩ ĩrĩa gũtarĩ kwĩna kwĩna riũa rĩhiũ mũno ũrĩmi no ũthiaga na mbere. Ningĩ ũndũ ũcio ũngĩ thirikari nĩ ĩtũrehagĩra mbegũ cia kũhanda, iria okoro nĩ mbegũ cia mbembe nĩ nĩyo ĩtũrehagĩra, ĩgatũhe, hatarĩ marĩhi o mothe. Ningĩ okoro nĩ thogora wa bataraitha kana wathumu, thumu wa bataraitha, thirikari nĩ ĩtunyihanyihĩirie mũno, na hĩndĩrĩa tũragĩra, kana hĩndĩ ĩrĩa tũragũra, thirikari nĩ ĩtũrehagĩra hakuhĩ, hakuhĩ na harĩa tũkoragwo, nĩ ũndũ wa kana ĩgatũteithia mũno tondũ tũticokaga mũhuko mũno.

Kũmenyerera mĩgũnda nĩ gũteithagia mũno harĩ ũtonga wa Kenya tondũ nĩ tuge tarĩu rĩrĩa wamenyerera mũgũnda na kũhanda kĩndũ kĩrĩa kĩna thogora nĩ tuge ta rĩu ũhande okorwo nĩ mbembe he mũgũnda-inĩ waku. Rĩrĩa wahanda mbembe, mbe ici ciakũra nĩ ũgacitwara thoko na hĩndĩ ĩrĩa wacitwara thoko wenderia mũndũ kana wathĩithia mũtu, wendia thirikari he kĩndũ kĩrĩa yonaga hau nawe mwenyewe no ũteithĩkaga. Rĩu ũgakora hĩndĩ ĩrĩa weka ũguo nĩ ũteithagia mũno okorwo nĩ thirikari onawe no ũteithĩkagĩra hau. Ningĩ tũkĩrora tokorwo nĩ hĩndĩ ĩrĩa waramata mũgũnda waku nĩ ũkoraga okorwo nĩ indo iria ciĩhithaga kũndũ kũu mũgũnda-inĩ iria cingĩkũrehera thĩna nĩ cihotaga kũra indo ta nyoka iria cingĩkũrũma nginya ũkue kana ũthiĩ thibitarĩ ũhũthĩre mbeca nyingĩ. Indo icio nĩ ũhotaga gũciĩthema na ũguo ũgakorwo wĩna ũgima wa mwĩrĩ ũrĩa ũkũhotithagia gũthiĩ, okorwo nĩ wĩra ũrĩa ũrutaga na ũkona mbeca ciaku na ũguo ũtonga wa bũrũri ũgathiĩ ũguo ũkũrĩte.

He bata gwĩka ũndũ ũyũ, tondũ tuge hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ena keya kanini, nĩ akahotaga gũkaiganania akamenya handũ haha, haha ndaka kĩũmba kĩa ngũkũ, na ngũkũ ici nĩ njega, tondũ no ndĩcirĩe, nĩ tuge ngũkũ ici nĩ ndĩrona ta rĩngĩ nĩ cia nyama, no ũciendie, no wanjie mbiacara ciaku, rĩu ũgakorwo wĩna kaũndũ, kamũgũnda kanini, wĩna mbiacara ĩrĩa ũrahũrĩra hau, tondũ tuge ngũkũ ĩno wendia, wamĩgũra okorwo nĩ magana manana wamĩendi okorwo nĩ ngiri igĩrĩ. Rĩu ũgakorwo ona wĩna kamũgũnda kanini mbiacara no ĩrathiĩ na mbere, na ningĩ na ningĩ, rĩrĩa wahingĩra ngũkũ ciaku, ona hygiene yaku, kana ũtheru waku nĩ ũkoragwo ũũrũmbũĩtie, tondũ wahingĩra hĩndĩ ĩrĩa, citithiaga cikĩmĩaga mĩaga okorwo nĩ kũndũ guothe. Rĩu okorwo nĩ thumu handũ haha ũramenya hau ũrĩhatheragia na hĩndĩ ĩrĩa wacihe irio citikũhota kwananga. Rĩu ũgakora maũndũ maingĩ nĩ makoragwo me mega hĩndĩ ĩrĩa wa hingĩra ngũkũ ciaku.

Njĩra ĩrĩa andũ mahũthagĩra kũrũa na tũnyamũ tũrĩa tũthũkangagia nyanya nĩ kũhuhĩra. Tondũ rĩrĩa nyanya yaku nĩ gũkoragwo na ndawa irĩa ihuhagĩrwo cia nyanya irĩa cihotaga kũnina tũnyamũ tũrĩa tũrathũkangia nyanya ciaku igatũraga, na ĩngĩ no ũkore nginya okorwo nĩ matumbĩ no ĩhote kũmanina kana ĩkamathũkangia marĩa mareketio nĩ tũnyamũ tũu. Na ningĩ ũgakora okorwo nĩ kũrigĩrĩria kwĩ ndawa onacio cihuhagĩrwo cia kũgirĩrĩria tũnyamũ tũu hĩndĩ ĩrĩa wona ta he na dalili ya tũnyamũ tũu. Na ũguo, arĩmi meka ũguo magetha mao magakorwo me maingĩ. Ũgakora magetha mao maingĩha ona hĩndĩ ĩrĩa matwara magetha mao thoko, mbeca ciao cikaingĩra mũhuko-inĩ.

Marũa ma kũgũra ĩndo mahũthagĩrwo, hĩndĩ ĩrĩa tuge ta ĩndo iria wagũrĩte, nĩ ciathiire cigĩgũthukĩra. Hĩndĩ ĩyo marũa macio no mahũthĩrwo, kana hĩndĩ ĩrĩa tuge tarĩngĩ wagũra ĩndo na ũgĩkora ĩndo ĩcio ciarĩ thũku no ũhũthĩre marũa marĩa gũcokia ĩndo icio ũmonie nĩ wagũriĩte kĩndũ kĩna na kĩarĩ gĩthũku. Koguo nĩ getha nao makũnengere kĩndũ kĩega, kana kĩndũ mũhiano wa kĩu kĩndũ kĩrĩa kĩega. Na ningĩ no ũhũthĩre marũa macio hĩndĩ ĩrĩa ta rĩngĩ wagũrĩĩte kĩndũ, tuge wagũrĩte indo nyingĩ no ũkĩnengerwo indo nini, no ũhũthĩre marũa macio kuga wongererwo kana ũnyihanyiherio. Na no ũhũthĩre marũa macio na no ũhũthĩre marũa macio rĩrĩa waheo ĩndo nyingĩ gũkĩra indo iria wagũrĩte. Koguo rĩ, marũa macio no mahũthĩke.

Ĩngĩruta mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ na kũgayania mũgũnda wake. Ndĩmũtarĩrie ũrĩa angĩgayania mũgũnda wake, ũrĩa angĩkĩra mũgũnda wake maaĩ, kũndũ kũrĩa gũbataire gũkorwo, kana kĩndũ kĩrĩa angĩhũthĩra. Tuge okorwo nĩ ĩtũngũrũ ici ahandĩĩte ndĩmwĩre kĩndũ kĩrĩa angĩtũmĩra nĩ getha cikũre cina riiri kana citeithie mũrĩmi. Okorwo nĩ mbembe ici ndĩmwĩre kĩndũ kĩrĩa angĩtũmĩra. Ũrĩa angĩtema mĩtaro, ũtiganu ũrĩa angĩtigithania naguo nĩgetha tuge ta hĩndĩ ĩrĩa kana ndĩmwĩre nginya ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩru mũno rĩa kũrĩma mbembe ici nigetha ta rĩngĩ o korwo nĩ hĩndĩ ya riũa ndagatũmĩre maaĩ maingĩ mũno. Kana arĩme hindĩ ĩrĩa mbura ĩkũhĩrĩirie ni getha mbembe ciake citikome. Okorwo nĩ ĩtũngũrũ ici ndĩmwire acihande handũ harĩa hena maaĩ maingĩ, tondũ, kana handũ harĩa haigananu nĩgetha citigathiĩ ũguo ciũme.

Niĩ rĩrĩa ndona nyũmba yakĩtwo ta rĩngĩ na ndoro na mabati, nĩ nyonaga thĩna ũrĩa, kana nyonaga nyũmba ĩno ta rĩu ndarora nyũmba ĩno, ngona nĩ ya continent ya Africa, tondũ kũndũ gũku nĩkuo gũkoragwo tuge na mathĩna maingĩ mũno. Ũgakora nyũmba ta ici mũno mũno nĩ ũndũ wa andũ kwaga mbeca nĩ makaga nyũmba ta ici. Na nyũmba ta ici tuge ta rĩngĩ haha nĩndĩrona nyũmba ya ndoro, ici nĩ nyũmba iria ciakagwo tene mũno. Rĩu ũgakora andũ aya nĩ kwaga magĩte mbeca cia gwaka nyũmba njega, nĩ ũndũ ta rĩngĩ wa kwaga wĩra, ũgakora ta rĩngĩ andũ matirĩ, nĩ maagite wĩra mũno rĩu makona no matũmĩrire kĩndũ kĩrĩa menakio gwaka nyũmba. Na ũndũ ũcio ti mwega mũno. Tondũ andũ aya nĩ mabataire thirikari ĩmarore, ta rĩngĩ imakĩre kana ĩmethere mawĩra nĩgetha onao meyake maica-inĩ na matĩge kuona ta mũtũrĩre wĩ mũritũ mũno.

Maya ndĩrona tarĩ macungo, na indo iria cingĩhũthĩrwo ithenya-inĩ rĩa macungo maya, no nyandĩkithie mahuthĩre okorwo nĩ mbureni kana mbureni, irio ingĩ cia ngũnia tondũ citikĩrĩ goro mũno, na hĩndĩ ĩrĩa mahũthĩrwo ũguo, nĩ ũkoraga ta rĩngĩ irio kana iria rĩrĩa marakama nĩ rĩkuongerereka, na ũguo matũmĩre onokorwo nĩ porandi, nĩgetha okorwo nĩ iria rĩongerereke na ng'ombe cigĩe na riri mũno, na cinoranore na iria rĩongerereke, nĩgetha o nokorwo nĩ ikwendio okorwo nĩ ng'ombe cia nyama, nĩ ũkuona bainda nene, okorwo nĩ iria rĩrĩa endia nĩ ekuona bainda nene, tondũ iria ng'ombe nĩ ĩkũruta rĩingĩ. Ũguo eka ũguo, nĩ ũgũteithĩka makĩria na mũtũrĩre wake nĩ ekuona nĩ wahũtha.

Ingĩmũruta na kũmwĩra ũrĩa angĩhanda apple. Kuma o kĩambĩrĩria ndĩmwĩre irima rĩrĩa abataire kana harĩa abataire kwenja ndĩmwĩre irima rĩrĩa angĩenja, ũriku warĩo ũrĩa ũngĩigana kũhanda kamũmera kau gekanini, mũigana wa maaĩ marĩa abataire kũhe. O korwo nĩ kamũmera kamwe nginya karĩa kangĩ, ũraihu wa mũ apple kana mũtĩ ũmwe wa apple nginya mũtĩ ũrĩa ũngĩ, thumu ũrĩa mwagĩrĩru mũno wa kũhe mũ apple ũcio, tĩri ũrĩa mwagĩrĩru mũno wa kũhe mũtĩ ũcio. Ndĩmwĩre nĩ tĩri wa, kana tĩri mũnoru. Njoke ndĩmwĩre maita marĩa abatiĩ kana mũigana wa maaĩ marĩa abataire kũhe, okorwo nĩ o mũthenya. Na njoke ndĩmwĩre ndawa iria angĩhuhĩra hĩndĩ ĩrĩa ona apple ciake nĩ ciragũmĩrwo nĩ tũtambi nĩgetha agĩe na magetha maingĩ.

Rĩrĩa ndona nyũmba ya ngoroba, nĩ ngenaga mũno tondũ nĩ menyaga handũ, kana ũtonga wa bũrũri no ũrakũra. No he maũndũ mokaga hakiri-inĩ ciakwa, marĩa ndĩyũragia kana either mwaka ũcio nĩ ũkinyanĩire ikĩro. Tondũ kwĩ nyũmba ingĩ cia ngoroba ũkoraga ta rĩngĩ he mabundi marĩa maakaga matakinyanĩirie ikĩro cia mĩako ĩyo. Ũgakora nyũmba ta rĩngĩ nĩ nyinamu mwena ũmwe, ũgakora ta rĩngĩ cuma irĩa ciahũthĩkĩte gũaka nyũmba ĩyo citiakinyanĩirie ikĩro kana citiarĩ nyingĩ ũrĩa kwagĩrĩire. Ũgakora nginya thimiti ũrĩa mahũthagĩra ndwarĩ, kana ndũngĩhota kũnyita ũritũ wa nyũmba ĩyo. Rĩu ũgakora gwa kahinda kana o ũrĩa nyũmba ĩrathiĩ ĩgĩkũraga, nĩ ĩthiaga ta rĩngĩ ĩkĩgĩaga mĩatũka. Rĩngĩ ũgakora nginya nyũmba ĩyo nĩ yagũa na ĩkarehe nginya mĩtino na ĩkoraga andũ. Rĩu maũndũ ta macio nĩmo ndĩciragia rĩrĩa ndona mĩaka, mĩako ta ĩno.

Ĩĩ niĩ nĩ hũthagĩra intaneti gũbanga mbeca, na ũndũ ũcio nĩ ng'unĩkaga naguo tondũ rĩrĩa ndabanga mbeca ciakwa kũhũthĩra, kũhetũkĩra intaneti, nĩ hotaga nginya kũhũthia okorwo nĩ mbeca iria ingĩtũmĩra tondũ rĩrĩa ndabanga mbeca ciakwa, ngamenya mbeca ici nĩ cia kũiga, ngamenya mbeca ici ta rĩngĩ nĩ cia kũrĩha nyũmba, ngarĩha ngamenya mbeca ici ta rĩngĩ nĩ cia maũndũ ta gĩthomo ũguo, ngamenya mbeca ici ta rĩngĩ nĩ cia kũrĩa. Rĩrĩa ndeka ũguo nĩ hotaga, okorwo nĩ intaneti ĩo nĩ hotaga kũndeithia mbeca iria ciatigara ngaciiga, kana ngaci save, ngaci save a nĩũndũ wa maũndũ kana nĩ ũndũ wa rũciũ. Rĩu nĩ ũndũ wa gwĩka ũguo nĩ nyonaga intaneti tondũ nginya ta hĩndĩ ĩrĩa ndĩrarĩha indo nduka-inĩ, ndĩrĩaga mbeca nyingĩ mũno ta ũrĩa gũkoragwo na magoti ta rĩngĩ ũgĩkua mbeca bari bari no ũthiĩ ũhũrwo ngeta na ũtunywo mbeca ciaku. Rĩu nginya ona ũgitĩri wa mbeca ũkoragwo wĩ igũrũ mũno.

Mbeca irĩa hũthagĩra o mũthenya, nĩ mbeca cia ta rĩngĩ kũrĩha ngari. Nĩ hũthagĩra mbeca ta rĩngĩ cia kũgũra o koruo nĩ kandi ya thimũ. Nĩ hũthagĩra mbeca, kũrĩha, o korũo nĩ kũgũra, o korũo nĩ mboga tondũ mboga ndũngĩkĩmĩiga tondũ nĩnjĩkaga okorwo nĩ mũbango wa mweri mũgima wa irio, no mboga ndũngĩhota kũiga ya mweri mũgima. Ũguo mbeca cia mboga nĩ ndĩcihũthagĩra. Okorwo nĩ matunda namo nĩ hũthagĩra mbeca cia cio o mũthenya, tondũ matunda namo ndũngĩkĩhota kũmaiga mweri mũgima nĩmegũthũka. Na mbeca icio hũthagĩra na kũruta thimũ-inĩ kana nĩngoragũo na mũtaratara ngamenya, o mũthenya nĩ ndĩrĩhũthagĩra mbeca citakĩrĩte okorwo nĩ igana rĩmwe na mĩrongo ĩtano na ũndũ ũcio nĩ ũhotaga kũhũthia kana nĩhotaga gũkorwo na mũtaratara mwega tondũ ndianangaga mbeca o ũguo.

Irathimo irĩa ciumanaga na mũndũ gũkorũo arĩ mũ member SACCO, kana ũmwe wa SACCO nĩ ta nĩ ahotaga kũheo okorwo nĩ ngombo, akaheo ngombo na njoherera ya thĩ makĩria. Hĩndĩ ĩrĩa ũrĩ mũ member okorwo ũrenda ta rĩngĩ kuoya ngombo ya ngiri ta igana rĩmwe, njoherera yayo ĩkoragwo thĩ makĩria gũkĩra hĩndĩ ĩrĩa ũtarĩ mũ member. Ningĩ rĩrĩa ũrĩ mũ member wa SACCO, no ũhote kũigithia mbeca ciaku. Waigithia mbeca ciaku ta rĩngĩ mbeca iria ũrĩ na cio gwa kahinda kaigana ũna, mbeca icio nĩ cikoragwo kana nĩ cihotaga gũciarana ũguo nginya cigagũteithia thuthainĩ. Na maũndũ mangĩ nĩ ta hĩndĩ ĩrĩa ũrĩ mũ member wa SACCO, ta rĩngĩ ngombo ĩrĩa ũngĩheo, no ĩkorwo ta rĩngĩ ĩrĩ maita matatũ harĩ mbeca irĩa ũigithĩtie nacio. Na ũguo nginya hĩndĩ ya hi na hi, kana hĩndĩ ĩrĩa watua kwendia biacara yaku, nĩ ũhotaga gũkũamũka mũno na ĩgagũteithia makĩria ũrĩa kwagĩrĩire.

Thirikari nĩ ĩteithagia arĩmi kũgĩa na mbeca cia kũgũra mahiũ na ta rĩngĩ kũmahe ngombo. Kũrĩ mbeca mũndũ angĩoya kuma gwĩ thirikari, ngombo iria imateithagĩrĩria kũgũra ng'ombe . Rĩrĩa mũndũ oya ngombo ĩo ĩtarĩ na njoherera nene mũno, mũndũ no ahote kũgũra ng'ombe, na hĩndĩ ĩrĩa ta rĩngĩ akama kana kũringana na ũrĩa me kũrĩkanĩra, okorwo nĩ ng'ombe nene rĩrĩa akama akamenya o thutha wa Njumatatũ nĩ arĩtwara ta rĩngĩ mbeca cigana ũna kana kiumia kĩmwe kana o mweri nĩ arĩtwaraga mbeca kũringana na ũrĩa mekũrĩkanĩra. Na ningĩ thirikari no ĩtethagia tondũ nĩ ĩrehete ta rĩngĩ maĩ ma kũrĩma. Maĩ maya ma kũrĩma nĩ mahotaga mũndũ kũhota kũrĩma okorwo nĩ thaara, okorwo nĩ mahiũ make magakorwo na irio cia kũigana, na thirikari no ĩgũithĩtie kana ĩkagũithia irio cia ng'ombe na ĩgathondeka mabarabara kũrĩa ta rĩngĩ okorwo nĩ watua mahutii kũrĩa mahuti macio marĩgeragio ĩitha nĩ ngari kana nduthi na njĩra hũthũ makĩria.

Ĩĩ niĩ nĩndĩ ũrigiti wa ũgima wa mwĩrĩ na ingĩhota gũtarĩria andũ arĩa angĩ ũrĩa nyonaga ũrĩ mwega gũkorwo na ũrigiti wa mwĩrĩ, wa ũgima wa mwĩrĩ, tondũ rĩrĩa ndarwara kana hĩndĩ ĩrĩa ndarwara kana hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arwara, ona atarĩ na mbeca hau hau, rĩrĩa tondũ mũrimũ ndũngĩhota kũmenya rĩrĩa woka, no ũkorwo ndũrĩ na mbeca, ũguo hĩndĩ ĩrĩa wathiĩ okorwo nĩ thibitarĩ, ũgathiĩ ũgathondekwo na ũrigĩti wa ũgima wa mwĩrĩ ũcio nĩ ũhotaga kũrĩhwo okorwo nĩ thirikari, na ũgakũrĩhĩra kira kĩndũ, gũkĩra rĩrĩa ũngĩkorwo ũtarĩ na mbeca na nĩ wathiĩ thibitarĩ, kana hĩndĩ ĩrĩa ũtarĩ na ũrigiti wa ũgima wa mwĩrĩ, ũgathi thibitarĩ ũtarĩ ona kĩ, rĩu ũgakora hĩndĩ ĩo nĩ ũgũthĩnĩka mũno, ũkĩoya okorwo nĩ mangombo marĩa ta rĩngĩ ũngĩaga, rĩu ũgakora nginya andũ nĩ matega mĩoyo yao nĩ kwaga ũrigiti wa ũgima wa mwĩrĩ.

Mborera nĩ ĩteithagia kwagĩritha ũgima mwega, ũnoru wa tĩri na atĩ rĩrĩa mborera ciaigwo handũ hamwe kana hĩndĩ ĩrĩa okorwo nĩ mborera rĩrĩ mundũ enja mborera, gĩko ĩake nĩ arĩtega hau mborera-inĩ, ũgakora okorwo nĩ maratathi ma naironi macio marĩ mahukagia ũnoru wa tĩrĩ, rĩrĩa wamaikia hau matigũthiĩ tĩrinĩ ũrĩa ũngĩthiĩ hau ũrĩme na ũthũkangie ũnoru wa tĩri. Ningĩ okorwo no ũhote kũmacinĩra hau mborera-inĩ tondũ mborera hau ndũrĩhotaga kũhanda indo hau ũhaigĩte nĩ ha gũte gĩko gĩaku. No ũhote gĩko gĩaku ũgagĩcinĩra hau ũguo nginya rĩrĩa wacina ndũkũhota gũthũkia ũnoru wa tĩrĩ kũrĩa ũratũmĩra kũhanda na ningĩ mborera kwĩ mborera ingĩ ũngĩikia okorwo nĩ mahuti. Mahuti macio matuĩke thumu wa , thumu ũcio ũthiĩ ũũige, ũũite kũu mĩrainĩ ĩrĩa ũhandĩte na ũguo ũkongerera ũnoru wa tĩri.

He bata mũno kũgĩa na mũbango wa kũrũgamĩrĩra ũkũrũ. Tondũ rĩrĩa mũndũ akũra, ndakoragwo na hinya wa gũthiĩ kũruta wĩra. Ũgakora hĩndĩ ĩyo hĩndĩ ĩrĩa atarĩ na bata wa kũruta wĩra, ona atarĩ na kĩndũ kĩramũrũgamĩrĩra tuuge kĩndũ gia kũrĩa, hĩndĩ ĩyo no agĩe na thĩna mũno makĩria. Rĩu nĩkĩo nguona harĩ bata mũndũ kũgĩa na mũbango wa kũrũgamĩrĩra andũ akũrũ tondũ nginyaa hĩndĩ ĩyo, ndũngĩhota kũrũta wĩra. Kana tuuge ona bamĩrĩ yaku ndĩngĩhota gũgũteithia, ũgakorwo niwe wĩ nyiike na mũrũrĩre waku. Rĩu ona hĩndĩ ĩrĩa mũndũ, ona tuge nĩwaheo mbeca icio cia ũkũrũ, no ũhote gũthiĩ, ũthiĩ wanjie biathara yaku o korwo nĩ ngombe ĩrĩa ũrĩĩhaga mũndũ agagutwĩra mahuti, ũgakora ndũrĩikaraga mũno ũtarĩ na ũndũ ũreka mbeca icio nĩ cikũhota gũkũrũgamĩrĩra. Na mũtũrĩre waku ũthiĩ na mbere o wega. Kana ona ciana ciaku citigagĩthiĩ uguo cigie na thĩna o wothe rĩrĩa cienda gũteithĩrĩrio.

Gũcenjania mbeca nĩ kuga he mbiacara ĩrathiĩ na mbere ũgakora hĩndĩ ĩrĩa wagũra kĩndũ hagakorwo hena gũcenjania, ũgacenjania kĩndũ kĩu wagũra na mbeca na no ũcenjanie mbeca kũringana na kĩndũ kĩrĩa wagũra, nĩ tuge okorwo nĩ mbembe ũrenda kũgũra, ũrenda gũcenjania na, tuge okorwo ũrenda mbembe, mbembe icio ũrenda no mũhaka ũthiĩ tuge ta rĩngĩ ũgũre tondũ hĩndĩ ĩrĩa wathiĩ nduka-inĩ ũkĩenda mbembe kana kĩndũ kĩrĩa kĩngĩ ũrenda, no mũhaka ũmũne kĩndũ nĩ getha nake mũndũ ũcio wa nduka na ndakigue ahinyĩrĩrĩkĩte. Kũoguo ũgakora mbeca nĩcio mũno mũno cicenjanagio tondũ indo ciothe nĩ cirĩ thogora waguo. Rĩu hĩndĩ ĩrĩa andũ manyitana, ũgakora thogora nĩ wathiĩ kana maca magathiĩ mahũthahũthĩte andũ makahũthanĩria maica. Rĩrĩa wanengera mũndũ ũcio mbeca ici kana hĩndĩ ĩrĩa wagũra kĩndũ kũrĩ mũndũ nake akagũra kĩndũ kĩngĩ kũrĩ mũndũ ũcio na maica makahũtha.

ĩĩ no ndarĩrie nĩkĩĩ kĩrathiĩ na mbere tondũ ndĩrona taarĩ mũcemanio. Ũyũ nĩ mũcemanio, ta rĩngĩ wa ma director arĩa mokĩte hamwe gutarĩria. Ta rĩngĩ aya nĩ arimũ tondũ ndĩrona ta rĩngĩ ũyũ nĩ mũcemanio wa arimũ tondũ ndĩrona ĩno nĩ Tharaka Nithi University ĩrĩa ta rĩngĩ mookĩte hamwe gũtaranĩria maũndũ marĩa ta rĩngĩ maragũmĩra arutũo ao. Maũndũ marĩa ta rĩngĩ mangĩka nĩgetha thukuru ũcio ũthiĩ na mbere, maũndũ marĩa mangĩka ta rĩngĩ nĩgetha moone mbeca ta rĩngĩ o korũo nĩ mbeca mekuongerera arutũo iria marĩhaga, kana kũmanyihanyihĩria. Rĩu rĩrĩa moka ũũ, ũgakora nĩmakũhota kũaria, macenjania mĩario yao na maũndũ marĩa mekũarĩrĩria mona nĩ magĩrĩire mamahĩtũkie, marĩa mekuona matiagĩrĩire, mamagũithie. Rĩrĩa meka ũgũo, thukuru ũcio nĩ ũkũhota gũthiĩ na mbere na gũkũra na ũkorũo na arutũo aingĩ na ũteithie nginya arutũo aingĩ.

Ĩno nĩ mbiacara haha ĩrathiĩ na mbere ũgakora ũyũ nĩ mũndũ wanjĩtie kambiacara gake o kanini karĩa okorwo nĩ thimũ akendia thimũ akendia okorwo nĩ solar tondũ ndĩrona ĩno nĩ solar. Akendia tũindo okorwo nĩ rendio akahingũra hau harĩa arathiĩ kũmatha ũboco wake wa o mũthenya. Akĩgathagĩrĩria kambuni ya Airtel ya thimũ ĩrĩa tarĩngĩ ĩmũhete indo ici nĩ getha anjie mbiacara yake na no ũkore mbiacara ĩno nĩ ĩrĩa okorwo nĩ thimũ woya, ũramũnengera mbeca icio ũramũnengera mbeca ũgathiĩ iria ciatigara, iria wĩna cio iria ciatigara ũkarĩha kahora kahora. Tondũ andũ aingĩ mũno matkoragwo na mbeca cia kũrĩha orĩmwe. Rĩu rĩrĩa aikara haha ageterera agũri agũri arĩa megũka ũrĩa wakenio akagũra agathiĩ nake ũyũ akona mbeca iria ekũhũthĩra mũthenya ũcio na mũtũrĩre wake ũgathiĩ ũguo wagĩrĩire.

Maũndũ marĩa marangenia haha nĩ kuona andũ airũ makĩnyitanĩra na mũndũ mwerũ kana mũndũ wa Africa haha nĩ ndĩrona hena mũndũ umĩte nja wa Africa na rĩrĩa moka ũguo, he kĩndũ ndĩrona makenete mũno tondũ othe nĩ makenete, magoka hamwe magakenanĩra makonania mbica ũndũ ũrĩa ũtangĩahanĩkire na kũu thutha-inĩ biũ na ũndũ ũcio ũngĩ ũrangenia haha nĩ ndĩrona me kũndũ gũthaka kũndũ kũrĩa kwĩna matawa ma gũcaina maracaina caina na ũndũ ũcio ũngĩ ũrangenia haha nĩ tondũ andũ aya nĩ atheru. Andũ aya nĩ atheru ũguo nĩ kuonania nĩ andũ methambĩte makehaka maguta makarura na nĩ athaka , rĩu na hĩndĩ ĩrĩa manyitĩte mabuku maya nĩ kuonania andũ aya nĩ athomu. Rĩu hĩndĩ ĩrĩa moka haha mathomete, nĩ mekũhota kũiguana na mũthũngũ ũyũ na ũguo mĩtũrĩre yao magakenanĩra na mĩtũrĩre yao ĩkagĩrĩra.

Harĩ bata gwĩka ũndũ ũyũ, tondũ rĩrĩa andũ mareka ũndũ ũyũ nĩ mokaga hamwe makahota gũkenanĩra. Ũkona okorwo nĩ andũ a kuma kũnene, okorwo nĩ tuge andũ a kabira citiganĩte magoka hamwe kuma gũthaka mĩbira ĩno magakenanĩra, magakenanĩra magocoka magakũria okorwo nĩ taranda ciao, ona no ũkore haha andũ aya marathaka haha nĩ taranda menacio. Taranda icio cikahota kũmatwara kũndũ kũnene, makahota kuona mbeca nyingĩ iria cimahotithagia okorwo nĩ kũhe bamĩrĩ ciao irio na maũndũ marĩa mangĩ matiganĩte. Andũ magoka hamwe, tondũ nĩ ndĩrona tarĩngĩ harĩa hena andũ marerorera, arĩa marerorea makahota gũkena na magakena. Na ũndũ ũcio ũgakorwo wĩ kĩririkano kuma hau, kũringana na timũ ĩrĩa ĩkũhota kana ĩrĩa ĩkũhotwo. Ningĩ timũ ĩrĩa ĩkũhotwo nĩ ĩkũhota kwĩrutanĩria, nĩgetha tarĩngĩ hĩndĩ ĩngĩ ĩkahota, koguo maũndũ macio makangenia mũno.

Maũndũ marĩa marangenia haha, nĩndĩrona hena andũ mendanĩte, tondũ nĩndĩrona ũyũ nĩ mũndũ arekirwo mbete. Kana, haha hena mũthuri ta rĩngĩ na mũtumia, na mũrata kana mwana arĩa mathiĩte kũndũ o korwo nĩ iria-inĩ, iria nario nĩrĩrangenia, tondũ rĩrĩa moka kũndũ gũkũ nĩmakenagĩrĩra gũthaka na maaĩ. Maaĩ maya nĩmarangenia mũno tondũ, rĩa muico gũthiĩ iria-inĩ nĩ ndetũbĩrire, ngĩkena, ngĩkenerera ũndũ ũcio, ngĩhũra mbica. Rĩu rĩrĩa ndona andũ aya, nĩ athaka rĩrĩa moka hau. Nĩ andũ maroneka nĩ makenanĩrĩire, ti andu marakanĩrĩire. O korwo nĩ bamĩrĩ ĩmwe, ũkona nĩ bamĩrĩ ngenu, na nĩ ĩranyitanĩra o korwo nĩ gũthiĩ kũndũ, ũkona mũndũ arathiĩ na mũndũ wake ũrĩa endete na mwana wake. Koguo ũndũ ũcio ũkangenia mũno na no nyende ona niĩ ngeka ũguo mũthenya ũmwe wa mĩthenya.

Niĩ rĩrĩa ndona ũũ, nĩ nyonaga ũru mũno. Na nĩ njiguaga ngoro yakwa yathũka o rĩmwe. Tondũ ta rĩngĩ ũrona haha he biacara ĩrathiĩ na mbere na haha hena sewage, ĩno nĩ sewage ĩrutanĩtio rĩu ngona haha handũ horu mũno hakũhũrĩra biacara tondũ, kũndũ gũkũ kũranunga mũno kwĩna kĩmũhera kĩranunga mũno na ũkona kũndũ gũkũ ona indo irĩa cirendio gũkũ, ti indo cikinyanĩirie kana cina ũtheru ũrĩa ũbataranĩtie. Rĩu ũgakora no cirwarie mũndũ tondũ, ũgima wa mwĩrĩ gũkũ ndĩrona ta wagĩrĩire to kũringana ũtiganu ũrĩa wĩho, wĩ haha he gĩko gĩkĩ na harĩa harenderio irio ngona hau hatirĩ na ũtheru wĩho ona mũnini. Rĩu handũ haha sewage ĩno ĩrabatiĩ kũrutanio o ũtukũ na ngona kũndũ gũkũ ti gũtheru. Koguo thirikari nĩ batiĩ ĩkaruta wĩra wayo tondũ ndĩraruta wĩra wayo wega.

Niĩ ndona mũndũ akĩhũrĩra mbica handũ hena mĩtĩ miĩngi, nĩ nyonaga ũthaka ũrĩa umanaga na gũkũ bũrũrinĩ kana ũthaka ũrĩa umanaga na nature. Tondũ mũndũ ũyũ nĩ mũndũ ũrakenerera kũhũrĩrwo mbica. Ũkona gũkũ gũtirĩ na wanangĩku wa mĩtĩ. Andũ nĩ mamenyereire mĩtĩ yao. Ũkona mĩtĩ nĩ mĩnoru na nĩ mĩtĩ ĩrĩa ya tene ĩrĩa ĩikaraga mũno ĩngĩgakũra. Rĩũ ngona mĩtĩ ĩno nĩ mũndũ ũmĩihgĩte hau akaga kũmĩtemanga. Ũguo ona okorwo nĩ mĩtĩ ya ũndũire, andũ a rũrĩrĩ rũũ no mokage makona mĩtĩ ĩno, na makaruta o korwo nĩ mbeu kũu magathiĩ makahanda. Na mũndũ ũyũ nĩ mũndũ mũthaka, nĩ mũndũ mũtheru ndĩrona ũguo, na agakenerera mbica ĩyo. Na mbica ĩno nĩ ĩgũkorwo ĩ kĩririkano nginya hĩndĩ ĩrĩa agakena kũmenya handũ haha nĩ ndathĩĩte, hahanaga ũũ, ona ngĩkena hĩndĩ ĩrĩa ndarĩ handũ hau.

Ĩno, aya nĩ arutwo arĩa marthiĩ kana makauma thukuru-inĩ tondũ ndĩrona ta rĩngĩ nĩ gũthiĩ marathiĩ kana marahinga thukuru rĩu marorete mĩciĩ na gũtirĩ ngari cia kũinũka, rĩu ũgakora nĩ gũkimanĩrĩra marakimanĩrĩra ngarinĩ tondũ ngari ĩno nĩ ndĩrona ta ĩ njihũru no no ĩrathi na mbere kuongererwo andũ. Rĩu ngona haha hena kuna watho kana andũ nĩ marauna watho tondũ ũgũkora ta rĩngĩ kwĩ arutwo angĩ maraikarĩra o korwo nĩ tũrũbaũ tũrĩa tũiganagĩrĩrwo hau , he angĩ okorwo me kũrũgama mĩrango-inĩ na hĩndĩ ĩrĩa kũngĩtuĩka ũũ kana rĩrĩa mũtino ũngĩhanĩka andũ aingĩ haha kana arutwo aingĩ haha no mahote gũte mĩoyo yao ũrĩa gũtabataire. Rĩu ngona ona ngari nĩ cibatiĩ cikorwo ci nyingĩ barabara-inĩ ĩno tondũ thaa ici hangĩkorwo hena ngari nyingĩ arutwo aya matingĩrakimanĩrĩra handũ hamwe kwĩ ngari ĩmwe matigacererwo kũinũka.

Gũcenjia, ũndũ ũyũ ũcenjagia na mahinda gĩcigo-inĩ gitũ kũringana na nyĩmbo iria ciraumĩra, ũgakora rwĩmbo rwainwo ũgakora nĩ rwĩmbo rwainwo nĩ rũthiaga ũgũo rũgate, kana rũgathira value. Rĩrĩa rwathira bata rũthiaga rũhũa hũĩte ningĩ rũrĩa rwaumĩra andũ makarũina wega, andũ makareherwo. Ningĩ ũndũ ũyũ ũcenjagia na mahinda kũringana na o mũndũ ũrĩa arakũra, ũgakora rĩrĩa mũndũ akũra nĩ athiaga atete maũndũ mamwe marĩa mathiaga okorwo nĩ gũkũngũĩra. Ningĩ nĩ macenjagia kũringana na mbeca cia mũndũ. Rĩrĩa, tuge ta rĩngĩ mũndũ athiĩ akĩgĩaga mbeca tondũ kũndũ gũkũ mũndũ nĩ arĩhaga, nĩ wagĩa mbeca nĩ ũthiaga kũndũ gũkũ, andũ aingĩ nĩ mathiaga. No hĩndĩ ĩrĩa nĩ tuge ta mũndũ ũthiaga na nĩ ahara rĩu rĩrĩa atarĩ mbeca, ndangĩhota rĩngĩ kuona mbeca cia kũndũ gũkũ nĩ kwĩrirĩria tu arĩriragĩria...

Komputa nĩrĩ bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rũakwa tondũ nĩ ĩhotaga kũruta andũ maũndũ maingĩ. Maũndũ ta, nĩ tuge ona hĩndĩ ĩrĩa ũngĩthi kwandĩkwo wĩra kana hĩndĩ ĩrĩa ũrathi okorwo nĩ, ũrenda kwandĩkwo wĩra, kwĩ mawĩra mabataranagia mũndũ gũkorwo oĩ gũtũmĩraokorwo nĩ komputa na ena maratathi macio ma komputa. Ũgakora hĩndĩ ĩrĩa wĩna maratathi macio, wĩra ũcio ndũkũhota gũkũra kana nĩ ũgũkorwo ũgĩkũngũĩra wĩra ũcio na ndũgũkorwo noritũ hĩndĩ ĩrĩa ũraruta okorwo nĩ kacia wa kana mũndũ wa kũrĩha okorwo nĩ cupamaketi hau. Hĩndĩ ĩrĩa wona wĩra to cio, rĩu maũndũ ta maya nĩmo makenagĩrĩra kana makoragwo me mabata rũrĩrĩ-inĩ rwakwa tondũ rũrĩrĩ rwakwa nĩ rũendete mbeca. Rĩu ũgakora thaa ici kana kahinda gaka kũmenya gũtũmĩra komputa nĩ maũndũ marĩa ma bata mũno makĩria nĩ getha kũngiumĩra okorwo nĩ kawĩra karenda mũndũ ũrabatara gũtũmĩra komputa, mũndũ ũcio no ahote gũteithĩka hau thutha-inĩ.

Niĩ ndona ũndũ ũyũ ndĩreciria ũrĩa ingĩgĩa mbeca, mbeca nyingĩ iria ingĩhotithia onani gũkinya kũndũ-inĩ ta gũkũ tondũ kũndũ gũkũ nĩ gũthaka tondũ kũndũ gũkũ gũtingĩthio nĩ mũndũ ũtarĩ na mbeca. Kũndũ gũkũ kũrathio nĩ mũndũ wĩna mbeca nyingĩ. Rĩu rĩrĩa ingĩgia mbeca nyingĩ, ndute wĩra ndute wĩra muingĩ biũ biũ nginya nyone mbeca nyingĩ, no nyende gũkinya kũndũ ta gũkũ gũthaka, nyone kĩndũ kĩrĩa kĩendagio, okorwo nĩ cai ngure cai wa goro na niĩ njigue ũrĩa ũcamaga, okorwo nĩ njohi ngũre, okorwo nĩ njohi ya goro o naniĩ njigue ũrĩa, na niĩ hote gũkũĩra maica njikare maica matarĩ makũgiĩka na ũndũ ũcio niĩ nĩ ndĩrutanagĩria mũno nĩ getha o naniĩ no nyende o nokorwo ti gũcera no nyende kwanjia mbiacara teno kũrĩa andũ marĩũkaga makarĩa, makanyua, makandĩha, uguo mũtũrĩre wakwa ũgakorwo wĩ mwega na ũgathiĩ na mbere urĩa kwagĩrĩire.

Macini cia gĩ tekinoronjĩ citeithagia mũbango wa umithio wa ũrĩmi wakwa na atĩ, rĩrĩa mũndũ atũmĩra maacini ndahotaga gũthiĩ hathara mũno kũringana na ũrĩa ũngĩandĩka andũ. Ũgakora, hĩndĩ ĩrĩa watũmĩra macini, macini ĩyo nĩ ĩhotaga kũrũta wĩra mũĩngĩ kwa ihinda rĩmwe gũkĩra rĩrĩa ũngĩandĩka tuge macini no ĩhote kũruta wĩra ũrĩa ũngĩrutwo nĩ andũ ta igana rĩmwe gwa kahinda kanini mũno. Rĩũ ũgakora, hindĩ ĩrĩa watũmĩra macini ndũhotaga gũcoka mũhuko tondũ no maguta ũkũgũra, na mũndũ wa gũtwarithia macini ĩyo, na tũmaũndũ tũngĩ tũnini ũrabatara gũkorwo natuo ũkĩringithania na andũ arĩa ũngĩrĩha o korwo nĩ mũndũ o mũthenya o mũthenya, okorwo ni magana matano kana ngiri ĩmwe, ũgakora nĩ ũgũcoka mũno. Nĩngĩ ũgakora macini nĩ cirutaga wĩra kĩhinyio. Ũgakora okorwo nĩ mĩtaro ũrenja, ĩgatema mĩtaro wega mĩtaro yarĩĩte raini wega.

Ũhũthĩri wa indo cia gĩ tekinoronjĩ ũhũthĩtie ũrĩmi na atĩ, indo icio cia gĩ tekinoronjĩ tuge akorwo nĩ tũragita. Tũragita nĩ tũhotaga kũrĩma kũndũ kũmwe kũnene mũno, ũkĩringithania na ũrĩa ũngĩandĩka andũ aingĩ. Nĩ ũgũkora tũragita nĩ tũrutaga wĩra mũingĩ mũno, ũkĩringithania na andũ harĩa matakoragwo na hinya. Ningĩ ũkĩringithania okorwo na mũhuko, rĩrĩa wĩna karagita no kũgũra akorwo nĩ maguta ũgekera hau karagita-inĩ, na karagita karuruma ũgathiĩ na mbere na wĩra, gakaruta wĩra mũingĩ kwa ihinda rĩmwe. Koguo ũkĩringithania no karĩme mũgũnda mũgima na kwa mathaa merĩ ũkĩringithania mathaa macio merĩ na wandĩke andũ, makĩria ma mĩrongo ĩtano na matikarĩkiĩ kwa mũthenya ũmwe. Ũgakora mbeca irĩa ũngĩhũthĩrire kũrĩha andũ acio no maguta ũkũgũra ,okorwo nĩ betũrũ ya, ya ngiri igĩrĩ, na ĩrĩkie kũrĩma, na yarĩkia kũrĩma ũgakora ndũnacoka mũhuko mũno.

Macini cia kũhanda ni cikoragwo na, ci accurate, kana nĩ cihotaga gũthima gĩthimi kĩrĩria kĩagĩrĩire kũringana na ũrĩa ũcicetete. Cikahota kũhanda mbembe kũringana na gĩthimi kĩũ hatarĩ kũongerera kana kũnyihanyihia. Rĩũ ũgakora okorwo nĩ mbembe cirathiĩ ciarĩte raini wega wega wega wega ĩtarĩ o korwo nĩ kuongerera kana kũrũta. Ningĩ macini icio nĩ cihotaga kũrũta wĩra naihenya, ũkĩringithania na mũndũ ũrĩa ũngĩka kahora. Macini ĩrathiĩ ĩhetũkĩte ĩgathiĩ, ningĩ maacini no cihote kũrũta wĩra mũingĩ gwa kahinda kamwe. Ũgakora okorwo nĩ mbembe ĩrahanda, irahanda, na ĩgathika gwa kahinda kamwe. Ĩrahanda ĩgĩthikaga ĩthiĩte ihenya ihenya. No ũgakora macini icio ona okorwo nĩ mũgũcooka mũhuko, ndũkũhota gũcoka mũhuko mũno, tondũ nĩ ĩbacĩrĩire mũhuko waku. Ũgakora, mũhuko waku ũgakorwo wĩ mũnoru ũrĩa kwagĩrĩire.